Mochome boisioni amun en kokwenyun kokimii kiptoik chekian konai akobo boisioni ako icheget kokitokopendi sukul kokiit kobakakta icheget sugul yelikokakonaita boisioni ,ak itio konam icheget chemondo en akaitugul komokoyoe boiseit nekonyolu en kaa nakobo komonut ako boisioni koraa kotore rabisiek chekotoboisien en atkaitugul kou okot en aletab ingoroik ii anan ko en aletab kwosiek chekotoloche chi yon mi ole kowendi alan kobokokoti chetupjo koboisioni komonyoljin en lagokab sukul.

Nduma keminjin elemii beek anan ko en eletwon asikotoret en rutunenyin akomuch koyaptakee tikitik akotoret icheket sikorut komnyee akotelelokis en chokyinet sikotoret temiik kosich rurutik chechang sikomuuch kwalda icheket en indonyoishek akosich ing'unon borotet newoo, mokimuchi keminchi elewuii amuun moimuchi kotesogis inendet en tikitik, imuche komotesokis koechekitun mising.

Abwotii betut netaa yeking'ebendi soitaet olimbo Mombasa yeking'emii sukul yekiimuuch kimutech Mombasa ibakesoitaten kekeer elekilolundo mosikoshek kong'eten meliit akoi elemomiten beek, ko kibetut netaa en anee alany meliit kong'eten ng'anaset akee akoi ng'anaset akee nekiboiboyenyun kot mising akokerchikee olee imuche kolaa okot meliit karishek chechang kobun beek akoi koit ng'anaset akee anan imuche koib tukuk chenyikisen kong'eten komosto akee akoi komosto akee nekiamuch alany akanee kong'eten ng'anaset akee akoi akee akawekee kora akoi elekong'eten.

Okeree biik oeng cheboishen soiit kotile ketit, chito akee komiten ngweny ko chito akee komiten barak, en kasini anyun kelumdo korong lumeiwek ang'wan sikomuuch kotoret kekonobchi ketit nekitile barak akomuch kotoret kora chito nelonye barak sikobit kosich eletononen yoon tilee ketit, ketiton anyun ii ketilee kosib lainishek chechoroni bichuton sikomuch kotoret en tilet yon tilee, kasiniton anyun kora ketile kichutee soiit kwoo barak akichute kwoo ngweny, chito nemii barak kochute konyo kwoo barak konemii ngweny kochute konyo ngweny.

Tukuk chokeree en yuu chebokomonut konyanyik, ndisinik, mokobeek ak maembe, tukuchuton anyun kotoreti chepkamatushek anan okot ko boishek sikomuch konyorchikee chepkondok yaan kakwalda koboishen chepkondok choton anyun sikobit kwaleen tukuk cheuu ing'oroik anan ko kwoshek akolibanen kora rabishekab sukul sikomuch kosomoso lokok, akomuuch kora kwalchinen kerichek chebo kiakik cheimuche kotoret sikotesokis chekoo cheimuche kor koib kobakwalda akonyorchikee kora chepkondok, tukuchuton anyun kobokomonut en atkai tukul.

Ochome boishoni amuun toreti chepkamatushek kosich ng'omnotet ak ng'ulotyet akobo nabeetab sotonik neimuche icheket konab sotonik akomuch kwalda sikonyorchike chepkondok ak en atkai tukul kora konyorching'e okot naeet kot mising neoo netoreti anyun konyorchikee rabishek yomoche chito kenopchi sotet, ng'onab anyun sotet chepkamatushechu konyorching'e rabishek chekor komuche kwalen ing'oroik akwalen okot tukuk cheboishen yoon nobee kora sotonichuutok, kotam ko en kaa konetee batiem chebiosok alak chebo kokwet elekinopto sotonik sikonai icheket konab sotonik ak kwalda.

Obwotii anomii sukul yekinetech matam akobo olekitebtoo olekiburto yoon imiten sukul ak kwororwech kora olekilokto kee yon inyonee sukul ak olekitebtoo yoon kariitu sukul ak kwororwech kora elekikurundo tiendo, akoo mara kokile kokur chii tiendo en tainyon, ak kwororwech kora akobo olekitebtoo yoon omiten ak biik chekokoyechekitun anan ko elekikotitoo chito newoo yoon kakatin, ak kwororwech kora kolenchech otekis sikikwok yoon omoche sotestaa komnyee en somaneng'wong ako niton kotoretin.

Bokomonut boishoni amuun toreti biik konyorchikee chepkondok yekokoib tukukwak ibakwalda en indonyo sikobiit konyorchikee rabishek cheboishen en atkai tukul, okeree kora pikipikishek ak karishek chetoreti biik komut biik bakaa indonyo anan ko kong'eten indonyo bakai kaa asikonyorchikee akot akichek ketiikab bpikipikishek ak karishek rabishek cheimuuch kotoreteng'e en atkai tukul, en ireyuu kora okeree korik cheterter chekioldoishen sikobiit konyorchikee biik toretoshek cheterter, okeree kora kipkombulishek chetoreti biik en asista anan koyoon roboni sikomuuch kotesta mung'aret komnyee anan kotesta kwoldois komomii koimutiet aketukul.

Abwotii bireetab beek nebendii biik ibokobir beek en Mombasa yoon miten en kasarta nemoyoe boishonik, neimuchi icheket komandat kibokoker beek en olimbo Mombasa sikobir beek akoboiboekitun ichekeet akonetkee akot akoboo elekiburto en beek anan ko elekibirto beek, boishoni kora kotoreti biik yoon kabiit nyosutik en atkai tukul en kokwotinwek yoon maran kochut chito beek, ko yoon kakonai chito kobir beek ii ko kor kotoreti kosib kosor chito nekochut beek anan konekomoche kolaa beek, koboishoni kobokomonut mising amun kor konoe chito kobir beek akotoreet kosor akee komotokobeet sobenyin.

Nokeer pichaini kobwotwon yoon omoche amweet ing'oroik kotokuu kelee kolol chito ing'oroik komoche komwet akondee ngweny, koboishoni ng'unon ii konyolu komii beek chechang cheiboishen imweten akichuruktaen ing'oroik bakai kotililekitun sikomuch kotililekitun komnyee, akoo kora okeree olee miten korotwechu koo tom koib kobaa bii kibakomwet, kainam kolol buch sikomuch koyum akondee kirait sibakonde oleenyolu komwetishen.

Achome boisioni ngab boisioni ko tililindo. Nyalu koyae chitugul tililindo eng konyin ngab eng kaa kotam agere kot mising chegitupche, kochame sibakomwete ingoraik kila chumamos. Ngoraik chegiruen anan chegilache sigotaret en atkai tugul mamuregitun ak kiistaenge simndo nemuch konam biik anan kotiangik chemuch konam biik che ireu murindab ingoraik. Konito anyun sigai achame boisioni agotaret biik kora keteren mianwek che imuchi kore murindo neibu ingiroik yon magimwet anan ko borta yon matagai kemwet.

Nager ni abwati agobo karit ne ipote kerichek cheterter kopa kokwatinwek sigopit kotoret biik en nganasok agobo chigilisietab mianwogik che imuch kotesetai eng kokwotinwek chemaimuche biik koityi kerichek. Karinitok kora koparu kole toreti kora chepiosok che tamano che makyinge toretet yon negit si mara kosich lakwet anan ko yon tindo kaimutik agobo sigisiet. Kotareti anyun ki eninganasok chemaimuchi koityi sipitali kotienge mara ortinwek che samis ii, mara amune che maimuchi icheget koityi sipitali.

En ireyuu okeree chito neng'olole koboishen simoit akochilee laptop, tokuu kelee miten inendet ofisit neiburen nekikisirchi kotononchi akokeree kora kitabushek chemiten en yuton, tokuu kelee mii chito neng'olole ak inendet akoboo kiit netesentai akosibii en laptop sikobit kwororchi inendet akoboo elekibenditoo anan komuch koborchin inendet olenyolu kosiptoo yoon miten en laptop.

En ireyuu komilon eleilokto kee bichuu, okeree kachur metoek akoo icheket kotokuu ko chepiosok, okeree kora nekikobarbar itit akotindo koraa kapsing'ilit neoo neimuchi koyoe kotieng'e kimila nenywanet, okeree kora tukuk chekotoitochi eunek, akoo keree kora olee borching'ee kokeer kiit nekibiren pichainik icheket.